Ribotin lagokyok eng komoswek che kitangoen ngamun tangoen lagok ele nekit ak gaa ako ele labaa ako saisiek che tangoen lagok ii, ko saisiekab bet ako saitake kora ko nangebaa yon kakomong lagok en sukul ii, keba kiwanja nebo sukul, ko kiwanjetab sukul komiten komie kabisa ako ribotin icheket ngamun toku lagochoton en piik tugul ak kobunoti piik tugul sukul komiten ele oret ii koribotin lagokchok en oletangoen.

Tukuk choton chekisubi sokotestai kabchi eng kasarta nekoi ko sanasana ko tekisto ak chamyet yon katekis ke kabchi a konai kole makyin ken nee chitake, eng komasata ake komakyinke nee chitake eng komasata ake

En komosto nesomonen lakwet en kaa komokying'e tukuk chechang cheuu kitabushek chekiole, imuch komokochi sukul lokok kitabushek chenyokosomoni en kaa ko koisikindet koyoche iolchi kitabushek chesomoni, yoche inaii kolee nee nenetekee lakwet en sukul sikobit ikochi icheket tukuk chemokying'ee, miten kora past papers cheimuch iolchi en tukoshek sikobit konyokoyoen practice kora lakwet en en yundon kora koyoche komii meset ak ng'echeret nondon neboishen lakwet, kora koyoche komiten komie elee silent koyoton ak komiten elemomiten disturbance aketukul.

Elekiboste saisyek choton cheboisyen lagok kogeren skrinishek ko sikindet anan ko chito neo koyoche korib yoton mising ngamun eng skrinishek koimuch kowech konyekab lagok, imuch kowech koraa akilitab lagok ko eng saisyek cheyochei kikochin lagok kogeren skrinishek koyoche ko saisyek tuteno ,ngunon yon kamang lakwet eng sukul yan kaan konget eng kasitab sukul

Ortinwek choton cheboisyen kokwatinwek sikobit kotesen tai somanosyek eng bik tukul , ingunon eng kokwatinwek sanasana bik chetononchin somanet ko kirwakik yoche konai kirwokindet kole ngo lakwet nemawe sukul anan ngo lakwet netomo konam sukul akonai kole amune simawe lakwaniteni sukul ako ne netot keib atua asikobit koit lakwaniton sukul ,ko bik sanasana chenyalu kosubot anan kikochin pressure asikobit kosubot somanosyek eng lakokab sukul ko kirwakik, nyumba kumi ak bik chetononchin cheu boyobkok.

Ingelenotetab bikab emet eng ngatutikab serikalit ko sanasana ko yan makiebchi it ngalekab anan tukuk chemakyinike icheket, ko ngunon yan kichabe ngatutikab serikalit koyache keebchi it tukuk chemakyinike bikab serikalit, sikobit kikoito ngatutik choton kisub eng serikalit anan

Eletot kowekti television konyeki ko tukuk somok, yan kakirikyi skrinit nondon nebo television ngamun miten loboyo nanyin kokor koweche konyeki ngamun eku strong laboyo noton ko koraa yan kakiger television eng kasarta kekoite koimuch kowech konyekab ngamuni laboyo noton bo television komanyalu keger , konyor direct contact ak konyeki eng kasarta nekoi ,ko koraa miten kipindishek che nangebor eng television che rwae koimuch kowech konyek koraa ngamun yae konyek korwaso ak koriryo .

Saisyek choton chenyalu koruu ko saisyek inei sisit to sokol ko eng saisyek chutenchu yae chito koruu konukyiken komye akoyae chito koraa matkoru zaidi, yan karuu chito saisyek tutikino koimuch komakes ngetutik inendet anan koimuch ko stragolen inendet yon ae kasit, ko yan karuu koraa chito saisyek chechang eng bik alak koimuch kwamin metit , koimuch ikase ingete kabisa memuchi kasit aketukul ko saisyek inei cheyoche koruen chito ko sisit inei akoi sokol yon.

Chang tukukcheibu nyasutyetab oret, sanasana inei ko ketindetab karit yan maisisub tukuk chenyolu kisub eng oret, anan komaisub signs choton chemiten oret, kou ngunon eng oret komiten signs cheyoche kisub

Chang uinwek chebune sikik yon ribee lagok eng emoninyon bo Kenya netai komanet lakwet koimuch kongelel lakwet imuch komaebit lakwet eng kit nekakimwachi koraa uinwek chebune sikik koraa ko lipanetab school fees anan ko ko rabinik choton chebo sukul imuch kokamach lakwet tukuk chechang cheu kitabusyek koui eng ngalekab rabinik, eng chito non matinye kasit uindo koraa eng amitwokik choton cheboisyen lagok, lakwet ake tukul komakyinke amitwokik sikobit inendet kokimit eng kasit aje tukul neyoe anan ko Banda newendi sukul yemabit amitwokik eng skindet koeku challenge.

Banwekab oret eng Kenya koimuch koib tukuk chechang, kou ngunon kandoik cheindochin emet koyacheee ngopitisani kit koyache konai kole tos kiiteni ko kararan eng pikab emet ngamun bik chebendi banwekab oret ko chamayan tukukaban ngatutik chkakikon eng emetab Kenya koraa kit netot koich banwekab oret ko bik chemananeken ak serikalit koimuch kochoch lagok ana neranik chemengecheni sikobit koyai icheket banwekab oret.

Amune sikobo kamanut iter ingoraik cheterter kotomo inee ko ngamun eng ingoraik cheterter koimuch kotok borto sanasana inei ko kwotik anan ko lagok choton chetibik koyoche keebchi it kabisa .

Kipsomaniat noton nebo RVIST nekichope taishek chekikeren chorik chechute korikab bik eng kemoi ko kikikuren Richard Turere, inendet Richard Turere nekichob taishek chondo kokibo kenyishekab taman ak somok .ako koimuch kotoret konywandet sikobit kekeren chorik chenyoko chore Tika anan chorik chenyokobendi kochore tukuk eng kemboi , inendet ingunon nekinetai kochob taishek chekikeren chorik kemboi.

Kaimutikab simoisyek chetinye internet ko ae lagok konai tukuk chechang,

Eng olinyon karishekab laiset chekinyoru eng nyumnyumindo kko terekta

Amune sikobo kamanut kolsetab ketik ,ko ireu robta, toreti eng chabisyetab tissues ,ak kitabusyek, toreti eng ngalekab teksetab korik,

Olearibtei banganet nondon nebo alisyet nondon nematindo tetutik, ko yan kauit kit nekyaleanan kit nekakimakyike ko abarchiniken ngunon anem rabinik kidogo maran ko kwabankachini ken kasit ake eng tai anemu rapinik kidogo sikobit aboisyen eng niteni kaek abrupt ko kor kotoreti eng alisyet nekamebankachiken

Tukuk choyoye yon mamiten boisyet ii imuch agerot tukuk chetesetai eng emet, kit nebongani srikalit , kitabusyek chondon chebo atindonik cheasomani .

Eng korikyok kwame amitwokik kou kabchi, sanasana ko yon miten chitukul kou eng lanchi chekokaba sukul, kasisyek koimuch komakyam amitwokik ko kabchi lakini kor baadaye langati anan chondon ko sapa kokituitosiken akyomisye kokikapchi ako kingalalchiniken ake kasyini ken emoo.

Amuche aaror kit netesetai eng yutenyu, eng yutenyu komiten benkishek choton chekekonoren rapishek ko yon keboisyen chito benkingung anan ko kekonoren rabinik eng boisyet ake tukul nekeyai anan ko yan itinye rabinik anan kometinye eletot iboishyoitet anan ipiseben eng benkit .

Tukuk choton cheyae konyumnyumit boisyetab tililindo nebo kot, koyan kabwa kibakenge bikab kokwet anan bikab famili kou ngunon yan kakonai chito kole komakyinke anan yonkakyamisyen kiiteni ana ko komba niteni ko nee nnenyalu keita anan koger koraa yon kakomurit biut anan komiten kit olemanyalu komiten koyan Kabir kibakenge ak kosyinet koimuch keyai kasit nondon kibakenge ko keribe tililindo ako euku kot nondon netilil eng Kila ak Kila.

Kakwautik chenyalu kisub sikotililit kot ko yachei itinye banganet nondon neamat , kou ngunon yan kenget asubuhi koyoche inai kasit nenyolu iyai, inai Ile yoche inamen tililindo koron iun tukuk ,ibuch korik anan iyai kasit nondon nebo tililindo eng sait ake tukul kit nenyalu inai sikobit kotililit kot ko inamen ke koinye

Peer to peer noton neboisye sanasana eng Garisa ko nondon neimuchi kotoret chitab kokwet chitake

Ngomnatet ak karit chekiboisyen eng boisyoniteni ,ko boisyetab simoisyek anan miswoknotetab kasari chekikoito ,koraa koyoche inai I get karit nondon yoche iwe driving school ako koraa yoche inai ngalekab isabu Sinai kole ata tukuk chekakongeti ako ne nekemakyiniken sikobit imangu tukuk alak .

Kakwautik choton chekisubi eng kirindaetab keserek ko Chang ,yoche iyai tililindo koek netai yoche kobit tililindo eng komaswek tukul chebo kaa anan iboishen kerichek ipiten ikirindaen.

Eng tetutikyuk chebo Kila kokirabangan kou niteni, eng asubuhi angete saisyek choton chebo saa Moja akanam kasit direct, ayai kasitab kechob chaik yekachobok chaiki aun tukuk chondo chekobo langati kotikomaun ,akayai koraa usafi nondon aus kot akaun tukuk, akaker biut maran komi sakek chondon chikakoteitei ayai kasinondon akawe kasit nekarobanganchi either awe imbari anan koimuch ko kasit ake tukul ngomure lanchi any koraa achob lunch akayai koraa usafi nondon nebo tukuk akabur ayem kidogo imuche ager skrinishek choton chebo television akabur baka saisyek alak chebo sapa achob sapa ,ager kit netesetai eng emet, koit saisyek chekiruen, aruu.

Kaimutik chechang chekianyiru eng kapkasi chekikoek eng Keny, ko choton chebo chekingalaldos, tukuk cherartoyotin kou kitabusyek eng mwalimuek

Tukuk choton chekichenge eng chorwanditi, ko chamyet anan koraa ko tukuk cheu kisub tukuk chekyae ,eng chorwandit inee komiten tukuk chechang cheimebik, lakini ko yan iyoe boisyeti kotareti chorwandit ngamun miten elemeityini ako makikesu ngomnat eng olon tukul eng kasisyek chekyoe eng Kila ak Kila, koimuch komemuchi iityi oldage konyalu komi chito neite oloton , koyache komiten chorwandit sikobit kotoretin eng kasit nondon.

Ortinwek cheboisyen anan ko chenyalu keboisyen yon itustysi kaimutik ak kabchi ko ngalalet ,elengololdei koimuch koibun chito kaimutik kongen kole inye olengololdei k

Chang terchinoshek choton chekingololen eng simoisyek, ak chan kingalalen eng toket, eng simoisyek koimuch kobit ngalset lakini eng token ko ui kobit ngalset.

Eletot ayayyte kokaranit katuyoskekab kabchi

Oret neboishen eng ngalekab kabarastaoshek ko eng kokwet elemaityin miswoknotetab kasari cheu television anan ko cheu radios sikobit imwaite kabarastaet neketinye ko eng kokwatinwek keboisyen tukuk cheu kanisa anan komiten Harambe netesetai komuch iboishen nafas initon ibaraste tukuk chekemache ibaraste anan komiten tuyet ake tukul ,mara komiten gurupishek chemiten eng kokwet chekatuyoken koimuch koraa iboishen kandoindetab yoton ,ikoite kabarastaet anan koraa koimuch ibun ofisitab kirwokindet anan ko nyumba kumi anan akot ko boyobkok sikobit kosulda kabarastaet nengung.

Amune sikochame bik chechang anan ko bik alak koboisyen video kosir kitabusyek ko ngamun kere ko yon ka ger kouon kaek life ,kosir chon kasomani anan koraa koimuch komaindo sait neimuchi kosomanen lakini ngoger , koimuch kokuyo eng haraka anan koimuch komaib saisyek ngamun imuch komiten kit nekakisir eng kitabut komakuyi inendet kit netokyinke ko yon kagere inendet video komuch kokuyo eng haraka ngamun mwae direct ako Nan sait ake koelezan kit nekatakyinke .

Ureryosyikab bik chechang kokonu kibakenge ngamun eng sait ak

Igorwek ainon neinoni mising nekaiwendi ,eng igorwek chechang chekiawendi ko okorwek sanasana ko chekikonoren chito ngamun eng sanasana komaimuch keitti igorwek chechang cheu chebo arusisyek.

Amune sikobo kamanut siketinye konoretab chepkondok anan savings cheyoche ketinye yan makiboisyen chepkondok ko sanasana ko Nan kobit boisyonik choton chekamemakyiniken anan chekametakyiniken koimuch kotoret chepkondok choton chekiri konor ,koraa sanasana ko ngalekab school fees anan ko lipanetab sukul eng lagok koimuch kotoret chepkondok chekirikonor ngamun imuch Nan kwo lakwet sukul ko kami tetutik chekamebwatyiniken koimuch iboishen chepkondok choton che koan ikonor , koraa eng ngalekab temisyet ko sait ake kwendi kweny sait ake kwendi barak ko yan kawe ngweny, koimuch iboishen chepkondok choton chekirikonor.

Kit nekichenge eng kasit nelel , tienke kiwango nondon nebo chepkondok imuch eng kasit nekoimiten komiten ngweny chepkondok, ko eng kasit nelel koyache icheng eletesunotin chepkondok, koraaa ko kalyet ,sait ake yon Mami kalyet kapkasi anan ko kasit nekimiten koui kabisa ko eng kasit nelel ko kit neyoche kemakyinike ko kalyet, chorwandit koraa sait ake koyan kronaye ak bik eng eleyoen kasit, koyan ichenge kasit nelel koyache icheng chorwandit nemnye anan ko chelelach.

Makele kironeti bik koyai kasit nebo biretab bek imuch kokasit ake imuch ko kanetisyet anan ko temisyet choneti bik lakini eng biretab bek totale kikinetan anendet ayai biretab bek.

Toretet neimuchi kekeren Kong logok eng sukul, koyoche kinet, kokuyo tukuk cheyachen ak chemnyachen asikobit kobesyo, yoche koraa keboisyen kirikto, tandan inee kikeet korokto toreti nondon kegirinda

Kit netot kobois eng chuletab borto ko kasisyek , imuch iyai kasitab kebaii teta ,koyon iyoe Kasi nondon kochulakse borto ,koraa komiten kasitab imbar

Uinwek yon bendi ureryet tibik eng kabwatenyun ii ko makararan yan kabendat icheket ngamun Chang uinwek chebunate hasa ko tibik changakoechekitu imuch kora kobit tukuk cheu rape cases ,anan ko tukuk chekilasimisani kwai tukuk, sanasana koraa yon kawe ureriet lakwet ne chrpto ako kamakoindo chepkondok choton cheamatin, kor koraa ye kait yundo ko bukongole koraa murenik cheechen anan ko ako boisyek chekikokeso asikobit kokai rapinik acheket asikwai tukuk chemanyolu kwai ,ko eng kerenyun ii komakararan kobaa tibik ureriet , sanasana ko eng ibinwek chuchoket chukimiten anan ko eng generation in kimiten inguni ko kokoit kasit eng sametab cheptoo ,ngamun kit nengole chepto kidogo ko rapinik, ye kskikochi rapinik koimuch koyai tukuk chemanyolu kwai .

Rangik kabilosyekab ingoraik ak metameta kenyorun eng ingoryt nebo ken

Eng ngalekab toretishet eng kokwet kotareti mising, lakini eng bik alak koimuch komamach kotoret chitake ngamun boiboi icheket ingoger kolul chitake, lakini eng kerenyun kokararan toretishet yon itareti chitake, ngamun eng tukuk chechang koimuch yon itareti chitake igerchini ken tukuk chechang choton chelelachen akinyeyai kora komastangu anan ko eng kongung, ko yon kaitoret chito koimuch koraa kobit kartasishek chekekonu sikobit indochi bik chetoretishote , ko karon kotoretin koraa eng naet ak kakuyet koraa kotoreti lagokuk koechikitun kongen kole kitoreti bik akonai kamanutyetab toretetab bik, ko manyalu imakyiken kiy nekiweku ,akonai bik chechang toretishet akobit bandabtai ak boisyonik.

Kaunetab tukuk anan ko kasitab Koo koibu kechokan lakini kit netoreti koraa ko yan keger tukuk chetomo kiuno kok

Boskilisyek choton chekikete komagere ane koboisye eng bik chemagere ngamun imuch koib nyasutikab oret , imuch koib koraa nyasutik chechang eng emet anan ko eng kokwet komanyalu kikochin bik choton chemagere koboisyen baskilisyek.

Boskilisyek choton chekikete komagere ane koboisye eng bik chemagere, ngamun imuch koib nyasutikab oret anan imuch koib nyasutik chechang eng emet anan ko eng kokwet , komanyalu kikochin bik choton chemagere koboisyen baskilisyek.

Baskilisyek choton chekikete komagere ane koboisye eng bik chemagere, ngamun imuch koib nyasutikab oret, anan imuch koib koraa nyasutik chechange eng kokwet anan ko eng emet komanyalu kikochin bik choton chemagere .

Chang tukuk chenyalu kisub eng elekilanyen ndegeit, maran kebendi bitosyechuno anan kebwane eng pitoshechundo komiten cadishek, chenyalu kotindo chitukul cheu visa card cheimuch kokochi chamchinet chi komanda eng airport ako koraa koyache koraa kekakuani anan komiten tukuk cheyochei keboisyen koraa

Ematinwek chechang cheindo ngamiok chekilanye eng tabandab bek, ako malanye ngamiet yan miten babandab araraitab bek ngamun eng inei ane aywei kabisa, ako mamuchi alany ngamiet.

Eng kokwenyon ko Chang bik cheribe cheko choton, ko sheep ako toreti eng tukuk chechang kou ngunon eng napishetab ingoraik kotoreti koraa wool ichuchwak , elekiyoiyto boisyoniteni eng kokwenyon, kiketekyi korik, Chang bik chekikotekyi korik neko ako ikochin chumbik eng Kila ak kebae ak suswek, naninyoru chito koraa nesorchin suswek nechutenchu koraa kou tuka alak tukul ako kikotoret koraa eng ngalekab rabinikab sukul imuch yan kakion lakwet ,ipialde koraa ,ak kokonin chepkondok, kokikotoreb boisyoniteni.

Chang bik chechang boisyoniteni ngamun, eng boisyetab inchirenik ii kotesr economy noton nebo emet ii ako koraa eng lipanetab taxes ii koimuch koraa kotes rapinik choton chepkondok chebendi serikalit ,ko koraa eng ngalekab samakinik chutenchu ko amitwokik koraa, koimuch konyor bik amitwokik eng oret nondon nenyalu, koraa eng kerichekab lagok chebo lolyot ii, ko toreti koraa samakinik chuton eng koraa eng borta kororeti banyekab samakinik ,kerge ak mambo ingokyet ,kokikoyan bik kole matindo effect ake tukul banyekab samakinik.

Chang atindonik chechang chekirakas akobo koroi

Kiitet nipo greenhouse nenaat en korinyon ako kit nekichopen koroi sanasana ko kartasit, kartasit neboisien biik chechang akoo toreti koroitet ni kora en ingwek ak nyanyik ako imuch koregulatenok kora asista nechute akora beek chechute koimuch komoyor madhara tukuk chekokiminchi greenhouse kou elen olekokiborundon, ko en korenyon sanasana komi kartasit nekechopen ako specific kartasinitet ni ako kikotoret biik en kemeut en ngalekab amitwokik akora kikotoret ot yon mokiput ot yon miten ropta kokikotoret kora rurutik ana ko minutik chekakimin sikopit konyor asista nenyolu akonyor kora ropta nenyolu komoumisoni nan koropon koyat komoumisoni anan moityin en rurutik choton chemi orit koo kikotok ko kikochi biik amitwokik ako kikopai biik boisionito nii en emoninyon nipo Kenya.

Kiiteni ko green house nenaat eng koroninyondet ako kit nekichoben koroi ko sanasana ko kartasit ,kasartit neboishen bik chechang ako toreti koraa koroi eng ingwek ak nyanyek akoimuche koraa koreguletenok asista nechute ak koraa bek chechute ako koraa komanyor madhara .

Masyinit nondon nekibeken tukul , sanasana ko chumainik ,dirishok anan kokurkotik koinei koibe maat neo ako tache kenai eleoldei

Kiiteni ko kebaishen eng rurutik choton bo bandek ,keboren bandek yan kakibut, ko eng Keny ko kitam keboisyen eunek ketorn bandek lakini eng kasari ana ko eng ipini kokikobot mshinit nondon nekeboren bandek kokikotoreb koususit ngalekab toretab bandek ,ako kikokachi bik konyumnyum kasit ngamun baisye eng saisyek choton chetuten akotereti koraa sikobit itar Kasi nondon sikobit iwe kasit age .

Tukuk cheagere chemilebik eng yu ,tom Kai agere samakyat netindo koratik, kamilan noton , samakyat neteno non koraa komaimuche chi kola,

Eng alisyetab tukuk eng tukoshek cheechen ii ko kaikai kosir ndonyo ngaapi ii eng tukoshek chuton echen ii, kokikinde kole bo siling ata , ko kor indiwendi koibanganat kole iibe siling ata, eng indoyo imuch iwe akemwaun beit nekamemankyiniken ako netomo kai ikase kokaikai ingunon nibealisye eng tukoshek chu echen kosir eng ndonyo ,kit age kora koimuch iwee agomenyoru kit nekesore , lakini eng tukoshek cheechen ko Chang tukuk cheindo ko yewe ko high chances ibenyoru kit nekemakyiniken ako mekosani ako koraa eng beit nenoton.

Tukuk choton chekiboishen kechobe en eunek ko sana sana ineii ko rokoonik choton chebo twaa anan ko chekiyoisen ko sana sana inee kechoben eunek ak ko kichoben tukuk cheuu mukung'ok, tukuk cheuu sisal, choton ing'unon chekeboishen, kora komiten matishek chon keboishen kenobishe, kenobe maran ko domat anan ko kiit aketukul imuch keboishen usishek chito neingen kobois akomuch kora koboishen, keboishen en.

En ketetab melit elokoretoi anee ko betushek chon mowoo robta ng'amun yoon woon robta kouii kasitab melit ng'amun imuch kosuu anan imuch kora koib beek, ko kibetushechon nyolu keketen melit ineei ko sana sana kobo kemeut, ko en ngalekab libanet keket melit en sait akeng'e kotieng'e en elekeketen, mii elee roisi ko mii elewui anibuch ineei kotomoo kaai ibaket melit, ng'amun mokelee mokonyee beek, ko uii kasit ing'unon ng'amun mongen olee imuch keliban ata ing'unon en sait akeng'e.

Kirileti sumek ii, kiraleti sumek sumek cangen alet ko lains ,rastas anan ko alak chekikeren notelesd tos kabilet ainon nebo kaletet nechome, nachome alet ko rastas ak lains saisyek chetore any ko rastas ko tienke ingunon imuch ileti ,kot ileti chetenden koimuch koib saisyek ngamun changaitu ,kot ileti cheneyotin koimuch koraa koib saisyek choton chetuten komamwe ingunon ale ibe saisyek cheyyan ngamun tienge kastomayat anan ko chito neiletyolini kole iletyini che ttyonin .

Olietab semendi mokubet akeng'e ng'uni ko beinyin ko eight hundred, ko semendi kabilet ainon nekararan en tekset, en anee okerchini semendi nondon kikuren Simba ko kararan en tekset lakini tieng'e kora en chito, imuche en chito akee ko mwoee kiit akee ko en anee elokertoi ko semendi nekararan anee ko simba.

Ngomnotet ak karik chekimokying'e en boishonitet nii ko yoche itinye ng'omnotet nondon nebo muswoknotetab kasari sikobiit iboishen koroiton nii kora ko nyolu inai elekilibondo anan maat neibe koroitet nii siboishen sikobiit iboishen kiitet nii en oret noton nenyolu.

Koroitet nii ko Bima pima ko sana sana keboishen en sipitalishek anan ko libanetab bilit noton nebo sipitali, ko yoon keboishen kadinitet nibo Bima pima ko imuch iliban kidogo en iin imuch iliban chepkondok choton chetuteno en konyoiset, kotoreti mising kadinitet nii.

Kiit neyoe koroitet nii en sobetab kilak betut ko ng'amun toreti biikab kokwet en kouu okot ko koon beek anan tukuk chechang ko imuch ing'unon en ikorwek chechang koimuch yoon mii ikorto neoo koimuch kotoret kiitet kora ng'amun imuch koumchike biik ak ko miten beek.

Kainetab kipsomaniat nebo RVIST nekichobe taishek chekikeren chorik ko kikikuren Richard Urere, inendet nekichob taishek chutet chubo kenyishekab taman ak somok kokibo inendet kenyishekab taman ak somok nekitoret kabisaa en konywan kotoret kenam chorik anan chekibendi korikab tukaa anan korikwak en beet en saishek choton chebo kemoo.